Mbica ĩyo ĩronania hoteri ya gĩkĩro kĩa igũrũ. Kumana na mbica ĩyo nĩũrona nĩ handũ hathaka harĩa hagĩkĩrĩtwo ũthaka mũingĩ mũno. Wakĩrora nginya metha ũrĩa cigĩbangĩtwo na tũtambaya twa gũkĩrĩra ũrĩa tũigĩtwo igakuonia nĩ hoteri cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Wakĩrora ngina kĩndũ gĩgwĩtwo ngina menu nĩũrakĩona mbia iria cikĩandĩkĩtwo hau no mbia cia igũrũ, koguo motungata marĩa maraheyanwo haha nĩ motungata maraheyanwo nĩ andũ mathomeire wĩra ũyũ. Koguo ũgagĩkora ngina irio iria irakĩrugwo haha no cia goro tondũ cirakĩrugwo na o gĩkĩro kĩa igũrũ. Koguo ũndũ ũrĩa ũragĩũka meciria-inĩ nĩ atĩ haha nĩ handũ harakĩenda mũndũ agagĩthiĩ ebangĩte wega na mbia.

Mbica ĩyo ĩronania ũrĩmi either ũrĩmi wa nyanya kana ũrĩmi wa mboco iria cikĩhandĩtwo kĩeya-inĩ kana mũgũnda-inĩ ũcio mũnene. Na ũrĩmi ũyũ nĩ ũrĩ bata, tondũ nĩ ũrĩmi wa naihenya, nĩ ũrĩmi ũrĩ na ũmithio wa ihenya ihenya, tondũ indo ici nĩcikĩoyaga ta mĩeri ĩtatũ kana ciagĩthie mũno mĩeri ĩna, koguo nĩirarehe umithio kũrĩ mũrĩmi na umithio wa kĩmbeca.